Ĩno nĩ ng'ombe na nĩ ng'ombe ya mũhĩrĩga ũrĩa wĩ maguku. Na ũgwo nĩ kũonania kaingĩ ng'ombe ĩno no ĩkorwo ĩrĩ gĩcigo kĩa nagũkũ gũkoragwo kũndũ kũũmũ gwa Kenya. Na ng'ombe ĩno nĩ kũmakwo ĩramakwo. Ĩrekĩrwo arama gũtũ-inĩ nĩgwo ĩkamenyekanaga nĩyaũ ona rĩrĩa ĩ handũ hena ng'ombe nyingĩ, kana rĩngĩ ĩngĩ, ingĩcũnga kana yũre no ĩmenyekane atĩ nĩyaũ.

Ĩno nĩ ng'ombe na nĩ ndũrũme. Ng'ombe ĩno nĩ ĩronekana nĩ ĩrĩithĩtio na njĩra njega mũno. Tondũ ngothi yayo nĩ nyoroku mũno na ningĩ ng'ombe ĩno nĩ ĩnorete mũno kwonania ĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ. Ng'ombe ĩno ĩrĩithĩtio nĩ mũndũ ũramenya ũrĩa ng'ombe ciagĩrĩirwo nĩ kũrĩithio, na kuugwo ĩkagĩa na hinya mũno negatuĩka ya kwĩrirĩrĩo mũno. Nĩũndũ wondũ ũyũ, andũ aingĩ nomende kũgũra ng'ombe teno ĩta ya nyama kana ĩtayagũciarithia ici ingĩ nĩgwo magĩe na mahiũ mahana ta ng'ombe ĩno tondũ nĩ nene mũno gũkĩra ng'ombe ici ingĩ tũhũthĩrĩte kuona o mũthenya.

Ici nĩ ng'ombe na ng'ombe ici nĩcironekana ciĩ theru mũno, ngothi ĩkanyoroka, ningĩ nĩcikĩirio mahuti maingĩ mũno. Mahuti maya nĩmaronekana nĩ maigũ, nĩ mahuti mega mena rangi mũthaka wa kwĩrirĩrio, na ng'ombe ici nĩcironekana ciĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ. Ona kũrĩa cigĩtwo nĩ kũndũ kũronekana nĩ kũndũ gũtheru, nĩ kũndũ gũbacĩrĩre, na kuoguo ng'ombe ici, niĩ no njuge nĩcigĩtwo ũrĩa ciagĩrĩirwo nĩgũkorwo cigĩtwo. Thĩiniĩ wa gĩcigo gĩakwa, andũ nĩmeriragĩria kũrĩithia ng'ombe ta ici, no nĩũndũ wa kwaga ũmenyo wa ũrĩa mũndũ angĩrĩithia ng'ombe ĩkorwo na hinya na ũgima mwega wa mwĩrĩ, makaremwo kana ng'ombe ciao cigakorwo ciĩ njeke, no thirikari nĩyagĩrĩirwo ĩingĩrĩre, nĩguo ĩthomithie arĩmi a gĩcigo gĩakwa, ũrĩa mangĩrĩithia ng'ombe cihane ta ici ciĩ mbica-inĩ ĩno.

Ici nĩ ngũrũwe na cironekana tarĩ tũkũrũwe twana, na ngũrũwe ici nĩcironeana ta cirarĩithio kũhũthĩra tekinoronjĩ ya kĩrĩu. Ngũrũwe ici nĩcigĩtwo handũ hatheru mũno, na nĩironekana nĩbacĩrĩre mũno. Ona ngothi yacio nĩnyorokete mũno, nĩkuonania nĩiokoretwo ikererwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, ikaheo irio iria ciagĩrĩire nĩguo cikorwo cikengete ta ngũrũwe ici. Thĩiniĩ wa gĩcigo gĩakwa, andũ me hũthĩra ya kwaga gũtheria ciugũ cia ngũrũwe, na nĩũndũ mũru mũno, kuoguo no nyendekithie andũ mathomithio ũhoro wa kũrĩithia ngũrũwe na tekinoronjĩ ya kĩrĩu.

Ũyũ nĩ mũthuri, na aroneka nĩ kĩndũ ta mboga kana nyeni akuĩte, na rĩngĩ nĩgũcitwara aracitwara thoko-inĩ, kana araciruta thoko-inĩ ĩmwe gũtwara thoko-inĩ ĩrĩa ĩngĩ. Thĩiniĩ wa gĩcigo gĩakwa, andũ arĩa mendagia thoko nĩmetaga andũ ta aya a gũkua mĩrigo na nduthi, makamakuĩra mĩrigo yao, nĩguo ĩtwarwo kinya thoko-inĩ ya kũndũ kũngĩ, kana whaĩ-inĩ wona marĩkia kwendia thũkũma kana mboga ciao, mageta mũkui wa nduthi, akamatwarĩra mboga iria ciatigara mũciĩ kwao, nĩguo makauma nacio mũthenya ũyũ ũngĩ magĩthiĩ gũciendia.

Ĩno nĩ ngari na ngari ĩno ĩroneka ĩkuĩte nyeni na mathibinanji na mboga. Ĩkuĩte makũnia maingĩ mũno. Ngari ta ici nĩikoragwo mũno thĩiniĩ wa gĩcigo gĩakwa, ĩgatwara mĩrigo kuuma thoko ĩmwe nginya thoko ĩrĩa ĩngĩ. Haha ũkui nĩ ũgacĩrithĩtio, tondũ andũ arĩa mendagia thoko nĩmahotete gũkuĩrwo mboga ciao na kuũguo nogũthiĩ megũthiĩ maciendie.

Ũyũ nĩ wendia wa matunda na matunda maya nĩmekĩrĩtwo irĩti-inĩ, na nĩmakuĩtwo wega ũndũ matangĩhota kũhihinywo kana mathũke, tondũ irĩti ici ciina marimarima mĩena ma kũingĩria rĩera nĩgwo matunda marĩa me thĩiniĩ kana mĩmera ĩrĩa ĩĩ thĩiniĩ wa irĩti ici ĩkahota kũgĩa na rĩera nekahota gũikara kahinda karaihu ĩtarĩ ĩrathũka.

Ndakoretwo ndarĩkia thukuru kĩrathi gĩa kanana. Na mami wĩtũ nĩ angũrĩire thimũ. Nĩndakenire mũno tondũ yarĩ thimũ yakwa yambere. Na ndatindire ngĩmĩinia ũtukũ mũgima. Nĩndehũrire mbica ona ngĩĩta arata akwa, magĩũka tũkĩhũũra mbica. Na tũgĩkenera mũno kũgĩa na thimũ tondũ thĩiniĩ wa arata akwa noniĩ ndarĩ na thimũ, kwogwo nĩtwamĩtũmagĩra kaingĩ.

Thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwakwa andũ matirĩithagia ng'ombe nyingĩ hamwe atĩ magatinda magĩcitwara cithiĩ cikarĩithio, no ĩndĩ macihingagĩra thĩiniĩ wa ciugũ, makoya rĩngĩ mũrĩmi ena ng'ombe ta ikũmi, agacihingĩra thĩiniĩ wa ciugũ njake wega kũrĩa itangĩurĩrwo nĩ mbura. Ningĩ agacituagĩra mahuti agacitwarĩra thĩiniĩ wa ciugũ icio. Akorwo ng'ombe icio nĩ irabatara maaĩ akacitahĩra maaĩ kuuma rũĩ, agacitwarĩra kinya harĩa cirĩ nĩgwo cikanyua cikanyotoka. Ningĩ o hwainĩ na o kĩroko agacikama nĩgwo one iria rĩake rĩa kũnyua na nginyagia iria rĩake rĩa kwendia.

Aya nĩ andũ mokĩte gũkũ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya, na nĩ a kuuma bũrũri wa India. Na nĩmaroneka nĩ mĩtĩ marahanda. Ũndũ ũyũ nĩ wabata mũno thĩiniĩ wa bũrũri witũ wa Kenya, kwonia andũ othe atĩ nĩ wĩigĩrĩrĩki wao wa o mũndũ o mũndũ kũhanda mĩtĩ.

Wambere nĩ kwamba gwetha handũ haigananu, kana o akorwo nĩ handũ haima na karĩma, aigananie tĩri ũcio, ningĩ acoke enje irima iriku, nĩguo rĩgwĩkĩrwo maaĩ, marĩa megukorwo magũikia thamaki - inĩ icio, ningĩ nonginya wethe harĩa ũrĩrutaga maaĩ, kana nĩ kwonoreria rũĩ, harĩ handũ haku hakũiga thamaki, nĩguo ũkahota gũcenjeria thamaki ici mahi maaĩ thutha wa kahinda kaigana ũna.

Mũgarũ na hau kabere harĩa andũ maraigaga rĩngĩ ng'ombe ĩmwe, nĩũndũ wa ũnyihu wa mahuti, rĩu arĩmi thĩiniĩ wa gĩcigo gĩakwa maigaga ng'ombe kuma ikũmi na kinyagia mĩrongo ĩrĩ, tondũ nĩmahotire kũmenya gwetha mahuti ma ng'ombe. Nĩmathiaga makagũra mahuti ta rĩngĩ ma mũcere, mahuti momũ, magoka makamarinda thĩiniĩ wa marima, na magakorwo na irio cia kũhe ng'ombe icio thĩiniĩ wa mwaka mũgima. Nĩũndũ wa wongereku ũyũ wa ũmenyo wa kũiga mahuti, ng'ombe nĩcingĩhĩte mũno thĩiniĩ wa gĩcigo gĩakwa, narĩo iria rĩkaingĩha na rĩkagĩa raithi. Ũhoro ũyũ nĩũteithĩtie arĩmi aingĩ mũno thĩiniĩ wa gĩcigo gĩakwa.

Andũ a rũrĩrĩ rwakwa, maigaga ng'ombe nyingĩ no ti ng'ombe nyingĩ makĩria ya mĩrongo ĩrĩ, magathiĩ magaciakĩra handũ kiugo - inĩ, ningĩ magaciga hau, harĩa marĩcihega irio, ningĩ ma gacitwiĩra mahuti, akorwo nĩ nyeki, makamĩtwa magacirehera, ningĩ makagũrĩra ng'ombe ici irio cia ngũnia, nĩguo cihote gũkora wega, na kinyagia nĩguo cihote kũrũta iria rĩingĩ, rĩrĩa mendagia, na rĩmwe makanyua na ciana ciao.

Ĩno nĩ ngũrũwe na ĩkomete haha nĩgwo ciana ciayo cimĩonge. Ngũrũwe ĩno nĩ ĩroneka nĩ ĩciarĩte ciana nyingĩ mũno, na nĩ ĩroneka nĩ ĩigĩtwo na ũgima mwega wa mwĩrĩ, tondũ nĩ ĩroneka ĩ noru mũno kwonania atĩ nĩ ĩhũnaga wega. Na ningĩ ona kũrĩa ngũrũwe ĩno ĩigĩtwo, nĩkũronekana nĩ kũndũ gũtheru mũno, na kinyagia nĩyarĩirwo mahuti ma gũkomera nĩgwo ndĩkae kwĩgua heho. Ngũrũwe ĩno nĩnjige na njĩra njega mũno.

Aya nĩ andũ maragathĩrĩria njĩra ya ũ gũbanga ũciarĩ na njĩra ya gũtũmĩra mĩbira. Thĩiniĩ wa gĩcigo gĩakwa, atongoria nĩmokaga na magateithia andũ a itũra rĩakwa, na njĩra ya kũmahe ũmenyo wa ũrĩa mangĩhota gũbanga ũciari, kana nĩgũtũmĩra ndawa, kana nĩgũtũmĩra mĩbira. Indo ici cierĩ, andũ nĩmathomithagio ũrĩa mangĩhota gũcitũmĩra, nĩguo makorwo magĩbanga ũciari.

Andũ a rũrĩrĩ rwakwa nĩ mendete kwĩga mbũri mũno, gĩtũmi gĩa kwenda kũiga mbũri, nĩ tondũ mbũri citirĩ wĩra mũingĩ, mũgarũ na mbũri ici cĩhaha mbica - inĩ ino, mbũri cia rũrĩrĩ rwakwa cirekagio nja, cigathiĩ gũtinda cikĩrĩa nyeki na kũu mabarabara - inĩ, na hwainĩ cikainũka mũciĩ, na kwoguo itikoragwo na wĩra mũingĩ rĩrĩa ũrarĩithia mbũri, na ningĩ mbũri nĩ iciaranaga na ihenya, na ũkahota kũingĩhia mũigana wa mbũri ciaku.

Ĩno nĩ ngaari ya gũkua takataka, kana nĩ karagita karĩa gathondekaga barabara na ningĩ gakaiganania barabara na gagakuua gĩko kĩrĩa gĩkoragwo mataũni-inĩ. Kĩndũ gĩkĩ nĩ gĩa bata mũno thĩinĩ wa gĩcigo gĩakwa, na matukũ maya tũrĩ nĩ gĩtũmagĩrwo mũno, hau gabere indo ta ici itiratũmagĩrwo kuoya gĩko mataũni-inĩ, no rĩu, nĩ cithiaga cikĩrogotaga maratathi na gĩko kĩrĩa gĩothe gĩkoragwo gĩtetwo njĩrainĩ na mataũni-inĩ kana iturwa-inĩ cia mũingĩ.

Gĩkĩ nĩ gĩturwa gĩa gũthiĩ gũthimĩrwo kana no ũkorwo na mũrimũ wa mũkingo. Iturwa ta ici nĩciabata mũno thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwakwa tondũ kaingĩ andũ nĩmetigagĩra gũthiĩ gũthimwo. No rĩrĩa macerera gĩturwa ta gĩkĩ, makaaria na ndagĩtarĩ akamomĩrĩria ona mbere ya mathimĩtwo na akamahe mootaro ona mbere ya mathimĩtwo, nĩmekũhota kũgĩa na hinya na magĩe na ũmĩrĩru wa gũthimwo. Na ningĩ, rĩrĩa marĩkia gũthimwo angĩkorwo nĩmonekana mena mũrimũ ũyũ wa mũkingo, magatarĩrio ũrĩa mangĩikara na ũgima mwega wa mwĩrĩ ona marĩ na mũrimũ ũyũ.

Ndona kĩonereria ta gĩkĩ, ndĩciragia o ũhoro wa thĩ ng'ima na ũrĩa maũndũ makoragwo maikarĩte, ũrĩa andũ kana mabũrũri monaga mbeca, na ũrĩa macihũthagĩra maũndũ ta ma ũgitĩri gatagatĩ ka mabũrũri ngũrani ngũrani, maũndũ ta ma ũthii wa nambere, gatagatĩ ka mabũrũri ngũrani ngũrani, nĩ maragĩrĩrio thĩinĩ wa cionereria ta ici.

Niĩ nĩnyendete kwohwo njuĩrĩ. Ĩĩ nĩngĩndaga njuĩrĩ kaingĩ. O mweri o mweri nĩthiaga ngakĩndwo njuĩrĩ na nyendete gũkĩndwo mĩraini, tondũ nĩyoyaga kahinda kanini mũno nĩgwo ĩrĩke, na ningĩ ĩ ũhũthũ mũno kwambũra.

Mũhuko ũmwe wa thimiti ũrauma ciringi magana matandatũ ma mĩrongo ĩtano ndũka-inĩ ĩrĩa ĩ hakũhĩ na niĩ. Ona kurĩ o ũguo, ũngĩthiĩ mataũni-inĩ no ũhote kwenderio na thogora wa ciringi magana matandatũ tu.

Ũyũ nĩ governor ũyũ ũrũgamĩte ena thuti na tai ndune, nĩ governor wa kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Longonot, na governor ũyũ nĩ oĩkaine mũno tondũ etagwo Joseph Olelenku, na nĩ endetwo mũno nĩ andũ a gĩcigo gĩake, nĩũndũ wa kũrehe ũthii wa nambere thĩinĩ wa kauntĩ yothe yake.

Ũyũ nĩ mũtongoria wa bũrũri wa Kenya, na nĩwe ũrarĩ mũtongoria wa bũrũri ũrĩa ũroumire, etagwo Uhuru Muigai Kenyatta. Mũtongoria ũyũ nĩ mwana wa ũrĩa warĩ mũtongoria wa bũrũri wa kenya wa rita rĩa mbere. Kenya yaheywo wathani, baba wa mũtongoria ũyũ nĩwe watuĩkire mwathani wa Kenya.

Rĩngĩ ũngĩtiga indo ciaku cia kuruga nja noicunwo nĩ kindũ ta ngũi igĩuka gwetha kĩndũ gĩa kũrĩa na koguo cigĩe gĩko na rĩngĩ ndũkũmenyaga kana nĩicũnirwo nĩ ngũi no nawe wacoka wacitũmĩra rĩngĩ ũtathambĩtie nĩũkũrwara mũrimũ. Kogũo nĩbata mũno kũiga indo ciaku cia kũrugĩra handũ hatherũ na handũ hatarĩ na ũgwati.

Ũndũ ũyũ wĩ bata mũno thiĩnĩ wa rũrĩrĩ rwakwa, tondũ rĩrĩa andũ mathiĩ gũteithia andũ aya a mũtharaba mũtune, rĩngĩ na kũmahe thakame, nĩcokaga gũteithia andũ arĩa makoretwo me mĩtinoinĩ ta mĩtino ya bara, kana mĩtino ingĩ o yothe. Ũyũ nĩ ũndũ wa bata mũno, na ningĩ ũtungata ũyũ wa mũtharaba mũtune nĩũteithĩtie andũ aingĩ mũno thĩiniĩ wa bũrũrĩ witũ wa Kenya. Arĩa mana ekora hatĩkainĩ.

Ũyũ nĩ William Ruto na nĩ mũtongoria wa bũrũri wa Kenya. Wiliam Ruto aracagũrirwo na kĩama gĩake gĩa Kenya Kwanza na nĩerĩire andũ atĩ wona acagũrwo, nĩagateithia athĩnĩ, na andũ arĩa makoragwo mahinyĩrĩrĩkĩte mũno thinĩ wa bũrũri wa Kenya. Nĩũndũ wa ũndũ ũcio, andũ nĩmamwendete mũno.